Bo kamanut boisioni amun ee kiagichuton kogono amitwogik anan mayaik chemuche koboisien kimugul met koam ak kotoret bortanyin. Mayainik chuton kobo kamanut en borto amun konu kimnatet ii ak yeitya kotoret chi koyai kasit en atkai tugul. Kora kobo kamanut ngebai kiagichuton amu imuchi anan imuche kimugul met koya, koyalda mayaik chuton che konu kiagichuton ak yeitya konyor chepkondok che imuche kobisien en atkai tugul. Kora komiten, kiagichuton ii kimuche kebai sigomuch kolok, kogon mayainik anan kimuche kebai segeiny kityo sigogonu banyek che imuchi kwam chito.

Inonii ii ko mixiit neimuchei kowaa komosweek chechaang en emanii ago ole kiyaitaa boisionon itile katiit ii anan tikitiit neibaruu kole iite ano anan komosta ainon ole wendii anan ko sait ainoon yaan itile tikitiit nitoon koba kamanut amuun ibaruun kole iite en saisiek achoon ako inamii en saisiek achoon en ole wendii kora mixiit nitoon ii komuuchei kimuut biik ii kora ko komiteen mixixiek cheimuchei koib tuguuk che kiyame anan ko tuguuk che kibaisheen en emanii kora ko mixiit nitoon ko matelelii ye ka konam kowah komakotelelii kora kobo kamunuut en at gai tugul amuun taretii biik koib tuguuk che kibaisheen en emanii ago imuche komuut Bichooto en oldai agenge agoinoldaegei.

Boisioni ko tileet ab katit nebo aisirusiek en emanii koroi kotilee chii age tuguul ii anan kimugul met age tugul ii nebo emanii ii olaan yae kazit ii anan ko yaan kisiriin kampunisheek ii anan kora ko yaan kisiriin serikali anan ko olaan itindai kazit Nebo mungaret en emanii koyachei itil katit nitoon sikobiit ii igochi serikali chepkondook che kibaisheen en at gai tugul katit nitoon ii kobaisheen serikali koyuumeen chepkondook sikotareteen emet ii agonyoor kimugul met tuguuk chechaang chebo kamanut chemuchei kobaisheen ii anan kotareet en at gai tugul tuguchutoon ii ko kobataa sugulisheek ii kobataa sipitalishek ii ortinweek ii ak alaak chechaang chebo kamanut en kimugul met.

Olegiyoitoi boisioni bo tiletab kipandet en emoni, kou ni; kotomo korok itil kipandet ii, koyache korok ko kiriit kenyisiek tamanak sisit ii sigoyanun serkali itil. Magiyonchin chi agetugul ii ne tomo koit kenyisie chuton. Olan kiriit koyache iwe opisit nebo Commisioner ne negitenin ii sigogonin ii fomit ii sigopit inyit, kainutikguk koboto olebunu koboto kainutik chebo sigiguk anan olegisigun ii. Ye kainyit anyun koyache iipchi anan yeitya iipchi kirwogindet nebo kokwengung sigomuch konugun fomit noton anan sigobor kole bo imanit ngale choton che genyit en fominoto. Ak ye kagonyitak ago kagenugun en kirwogindet ii koyache inamnde kadit nobo siget ii ak iwekte kowo opisit nebo Commisioner ak ye kaiwekte koyache igany, igany arawek tuten ana arawek aeng sigopit komong ak yeitya bo kegonin any kipandanito anan kadit nito boisien serkali en biikab emoni.